Ore oltung`ani oyieu neiken ee bank account naa pee irriu namba e nkipande. Kake ore eton eitu eas ina , tenitii ropiyiani natii account najoki peyie eitayu ashu irriwaki enkae account. Ore ena neyieu neiken naa enkipande ake eirriu oo social security number neikeni ina account.

Ore imbaa oltung`ani ee oing`oru esiai te sirkali arashu enking`orunoto e siai naa keetae enkopis napik ilomon le siri. Nepiki kila kitu inonok ine.

Ore ene dukuya toltung`ani otupuroyioki irropiyiani te benki te internet. Naa ore ene dukuya naa ing`as autaki enikoni pee errip oltung`ani account enye. Ore ene dukuya naa ijoki pee mishooyo entoki naji pin toltung`ani yeyote. Amu eidimayu netodua oltung`ani pin enye. Arashu oltung`ani otooshoko ajo nchooki ina pin nemeifaa pee ishooyo. Ore eniare totung`ani otupurroki naa ilo enkituo oo sikarini ning`er entoki naji O.B number pee etumokini aatusuj. Kake ore erripore e account naa ore siri naa pin, pee minchooyo pin.

Keetae imbaa uni naipirta isipitalini peyie eret oltamuoyiai pee etum erototo elaata oo moyiaritin naagol enaa cancer. Aaah ore usaidizi e dukuya naa keetae entoki naji memorandum of , memorandum of understanding. Naa ore ina naa sipitali nairo ee oo kulo tung`anak le SHA pee etumokini aitumia ina SHA enye pee melak or patient ashu oltamuoyiai enchilingi. Neetae eniare, eetae idim sipitali aing`oru ilaretok le boo oidim atalaaki oltung`ani ina , nena ropiyiani e cancer tenimidim oltauoyiai atalaa. Kata ore eneuni idimayu ni treat ii oltung`ani te pesho nemeeta enchilingi nalak.

Ore ene dukuya naa ee ing`as aing`oru internet sidai amu ebaiki neme internet ebaiki naa internet enyamali. Ore te internet ilo ewueji netii network ashuu inyiang`u bundles ashu ewueji netii entoki naji wi-fi. Ore pee eaku italaikine nena are nilo ee ebenki naa teine wueji idim anoto e retoto.

Eeeh kayamini amu ee eshum sirkali ntokitin inonok te wueji sidai. Tenelo piaku iminie iyie ashu tenelo pee eeku keeta te wueji torrono enirrajie kake itum ake tiatua iweujitin e sirkali.

pause more than 2 seconds

Ore oldoinyio onyor watalii te Kenya oleng naa keji mount Kenya. Ore mount Kenya ee ninye oldoinyio oodo, ninye namba are te Afrika musima too oldoinyio oodo. Naa ore pee enyorri naa tenkaraki ina adori enye. Naa tenilo shumata nidol ajo keisidai enkop oleng. Ore eniare naa ore ine wueji e mount Kenya netii sii ee ntimi netii entim natii ng`uesin. Naa ina pee enyorr watalii sii oleng ina. Ore ene uni naa ore , ore enkalo ilo doinyio netii wuejitin sidan nairragi, keeta duoo naaji environment sidai nanyorr watalii.

Ore enedukuya naa peing'as aata, intabayie ilarin, lenkipande aa tomo oisiet neilep pee kinchori loan. Ore eton itu tum ina loan, naa lasima pee eyiolouni historia ino. Tenaa ore too nkatitin esiadi nitoomonuo italaa too nkulie wejitin. Ore eniare, lasima pee yiolouni ajo kaji inko pee ilak ena loan, ing'ero anaa ira olting'ani le biashara amaa ina biashara keidim atalaa ina loan.

Ore oreyiet le Tana naa keiteru te Abadeere Range o Mount Kenya naa ore ore entoki nag'ira aendelea te Tana River, naa keetae enatoki naji fishing enkitayunoto oo sinkir. Naa ore ilokeju le Tana river, naa kegirai sii aitaa enkiremore netii sii entim oo ng'uesin.

Ore emboloto e bank account naa keyieu oltung`ani neeta enkipande e Kenya tenira ole Kenya. Neyieuni sii entoki naji KRA pin neyiuni entoki naji passport photo. Naa ore iiropiyiani naifaa niata teina account pee eaku active naa enchata neilep.

Ore ilaasak le siai teniutaki esiai naas naa lazima pee ing`as iyie openy aas metadua. Niaku duo naaji serious teina siai naasita pee edol sii ninye ajo ore ena siai naa ira serious teina oleng. Naa keeku naake sii ninye serious. Nintodol olaasani le siai entoki nim`ba o entoki ninyorr.

ore wuejitin uni naayau wataliiii oleng te kenya naa ore ene dukuya naa maasai mara national reserve ,ore eniare naa amboseli national park ,ore eneuni naa diani beach natii mombasa.

kepuo iltunganak kumok mombasatenkaraki indian ocean, nepuoi nairobi tenkaraki Nairobi national park, nepuoi narok tenkaraki maasai mara.

ore entoki, enkisiayaire osesen sidai naitadoyio damunot, naa tenilo aitembeyan, arashu enilo aing'uran, arashu enilo entoki naijo naaji swimming pool nibelekeny ewueji nigira atonie, nilo aboitare sii ilchoreta.

teneyieu oltungani neyiolou ajo etadoitie iropiyiani eitu eyiolou, naa ilo ina benki nitushumie iropiyiani. niliki ilo tungani taata otii emisa. ore ilo tungani nikimpotunye enkipande, nepik naa taata atua system nikiutaki ajoki kaji ikunari kuna ropiyiani inonok. ewuei neitainyieki we saa naitaunyieki, obalas natiooyo ashu balas natii.

ore mbaa naimayie te internet te internet eimu ena internet e sirkali naa nkibelekenyat e tchnology . ore apa ewui apa nayiolo te technology nibelekenye mokire aa nagirae aitumia taata. ore eniare naa ore ,ore enaa kumok iltunganak tina platform nagira aitumia naa kegol pi access ajing atua .ore ene uni naa ore iropiyiani apa nalakita apa tedukuya ,nibelekenya etaa taa kumok saidi.

eeh keidimayu peyie etum sinche lelo tunganak maiman nena kitaasat esirkali eimu internet lelo mingan ,irmodoo amu ore lelo tunganak pookin neeta certificate naishori e persons with disabilities neeta naa nena ardasin inamba naa ninche epik atua nene wuejitin e internet ne access goverment services pookin naipirta lelo tunganak oo persons with disabilities ashu lelo maimashin.

ore teniyieu enkipande ekenya na ketae enkofis nilo pilo adumu enkipande na keyieuni ee form keti form nimput niyieuni si pasport ee inono uni, aah pishai neyiuni copy e birthcerticate ino, neyieuni si inkipandeni ontowuo inono pokirare, arashu teniaku miata entoiwuoi ashu intoiwuo neyieuni entoki naji death certificate,

Teneyieu oltung'ani maisha card naa keeta ewueji nilo airejista tewueji neji huduma center ee ore tewueji e huduma center naa ailo aishooyo birth certificate arashu enkipande peyie itodolu ajo ira oltung'ani le Kenya. Ore teniindip aishooi naa nena tokiting' nikinchore maisha number, ore tenitum ina maisha number nianyu naa orkekun opuku ina card.

Eee ashomo oshi aing`oru nkad e huduma , ore ena kad e huduma naa ilo ai register te wueji naji national registration bureau office. Arashu te huduma center. Naa ore tenilo ine wueji e huduma centre nikiyai ilkimojik nikiyai pisha basi paa iyaku taa registered naa itum itum SMS. Ore esidano ena toki naji huduma , huduma namba naa intodolu jo ira naaji ira oltung`ani le Kenya. Arashu enaa enkipande e are.

ore eniutaki oltugani ena siai e computer naa lasima pintaduaki computer pookin. nintodolu ajo kainyioo natii computer arashu kainyioo natii atua computer naa kai inko pireu ena computer .

Ore mbarikinot nisuj oltung`ani teniminie enkipande naa ilo, ilo kituo oo ilpolisi ning`err entoki naji abstract. Ore pee kinchori ina inaa toki naji abstract ashu OB number. Nilo huduma number iyata abstract o documents naayieuni teina huduma center enaa birth certificate, ashu passport photos arashu ee namba apa ina kipande neiminie.

ore entoki nagira aasa tene naa iltunganak egira aifundisha computer. iltunganak taata egirae aisum autaki enikoni tenitumiae computer ontokitin pookin natii atua computer.

ore entoki e naolotu tondamunot naa kitodolu ajo ore irmamaishi ashuaa iltaruoshi naa naba ake sinche okuldo kulie tunganak neyieu sinche entoki equal rashu intokiti narisio okuldo kulie lemermarmashi

ore ilomon oibala duo taata naa ilomon oipirta enkulukuoni tenkop naji Ongata Barikoi etaraki iltunganak kumok

ore entoki nagira aasa tene naa entoki naji training orais oewuo ai launch entoki naimunyieki nkoitoi e computer neisuma iltunganak ,neimaa ina training petumoki iltunganak ataasaki atae esiai ashu aigero ate ,ninguraki ate isiatin eimu ino oitoi e digitali ashu nkoitoi kumok naipirta computer.